Ore entoki nayieuni eboloto benki naa keyieuni niata enkipande enaa sii enkitambulisho eno nintoki aku eyata photocopy enkipande eno tenebo oo nkuti pisai naa ake nipik ena benki ino tenitum atabolo aa ketii benkii nayieu niata njilingini yio are ena sii adui ake nkulie kumok ore enkae naa keyieuni nitaa embalai naingua KRA empalai naa elo turur lee KRA naitodolu naa Ajo era oshiake eyie oltung'ani olaka oshiake Kodi tee sirkali ore sii enkae keyieuni niata empisha eno amu kidim ninche nikiwosh empisha naa napiki ena benki eno neeku enena tokitin naa keyieuni ebolito naa oltung'ani benki

Kayiolo enkitengena nayieuni pee inya oltungani endaa too larin linonok o te nkishui nimanya amu ore naa pee ilo oltungani ainos indaiki naata biotisho ilo abikoo iata biotisho nilo sii abikoo arishie keon imuoyaritin torrok nilo sii aaku igolu neaku oltungani oota biotisho sidai. Ore sii aitoki enkae ore piilo aaku miinos nena ndaiki sidan ilo ainyaalinyaala naa ikidim muoyaritin nikitum amu miata naa engolon niboorie muoyaritin to osesen lino.

Meetae intokitin naalioo tene amu melioo duoo ngass ninye pisha kore naa tenkaraki inia neeku midol sii ntoki melioo neeku miyiolou ajo nyoo natii ene, ore naadii tenkaraki inia miyiolou naa ajo pisaai aja inyangunyeki nabo enye tenkaraki melioo naa neeku nejia naa etiu nkaraki miyiolo naa oltungani ajo nyoo inia, neekuu miyiolou naa aka ropiyiani.